Netai korok ko tuyoshek che makat koyai kandoik ak piik ap kokwet si kopit icheget koyanchin ak kong'alachin eng' poishonik che terter che makatin keyai eng' kokwet yutok anyun kong'alados piik ap kokwet ak kandoik eng' oret ap agenge eng' agenge si kopit konaige missing' ako nai kandoik shideshek che tindai piik ap kokwet asikopit kotaret icheget eng' oret ne makat. Kora ko poishonik che makat koyachi piik ap kokwet kandoik che kakikwei ko ngoyai icheget anyun ko konu katuyet ne kim eng' kandoik ak piik ap kokwet amu kakeyachi nguni poishonik che ka makchingei icheget.

Eng yutok anyun eng kapkazi komakat kikochin saiit kiboitinik cheoeii kazit Ii komwaa kewelutik chebunee ichek eng kapkazi sikopiit kotoret ichek kandoikkwak

Netai korok ahakikishoni kole kapa sukul lakok tukul eng kokwet kosoman amu yekakosoman lakok eng kokwet koyotok anyun komuch konyor nafas nepo kasi kora nikakosoman anyun lakok eng kokwet akonyor degree akany anyun choto kakosoman angololchi kandoik kou mca mp ana ko governor sikopit koser kasit lakochoto kosoman kora koimuchei kosoman amait parak komakat kopa sukulishek ap polytechnic sikopit konyorchingei anyun somanet neimuchei kotoretekei nekakosoman kounoto komapete kazi eng kokwet konguni kechopishe ko kakonyor kazi

Kazit ap kemri koyaei chengset ana 'scientific and medical research'nitok ko chengset nebo mwanwakikikchekap it ak kewelutik alak tukul koraa kimii kazit nebo lab koraa ko traineni kiboitinik ap spitalii ak lakok chesomonchin kanyoiset